Keljin nekinyorunen ana netinye korikab selele nikerchine ak korik chotet ko chukibo Keny ko kikiteme imbaret neyata nengoba ana nkomong okot tugaa komuchi kobakwam minutik chemii imbar ole kakitem Kobo komonut missing korib chetinye selele amun ripokse minutik chemiten oret ole kakingot ak selele missing ko keljin notet en bikab korikab selele.

Kikotoreton mising konoretab rabisiek kobun soet amun muswoknotonitet nebo soet nikonoren rabisiek iih ko teretin mising, kokonorun rabisiek eng oret nenyolu nikerjine AK yon kenamdegen rabisiek komekonor iih iboisien mising rabisiek eng oret nemonyolu yon itinye komi mokubet ko kit ne ochere bik che mengechen olenjini kokonor rabisiek eng benkisiek anan eng soet kimuche kotoretok.

En imani komii kasarta nekikasir bik en imbar nenyun asikopit kominywan minutik abakora kotam okere kotokosu sobenywan boishoni amun nisir chito ne en Iman komara komokokonye kii ako inyee ikeregee ko igaigai Kotor itoreti komosto age amun yekeisir chito ko yon kakotar kiteme ole kokepimonchi iliponi kotiyengee kit neten olekatem kotoreti missing sobenywan.

Ole kikowalda mosinisiekab mbar eng orowek loo chekoba ko kikoyai mosinisiechu kasitab mbar anan olietab mbar koik kit nemaui amun niboisien anan yon mi mosinisiekab mbar ko mokoi ibirtegen eng kasit nenotet ko nebo mbar kou eng temindet neo komakoi kole kosir bik eng mbaret neo asikobit kotemji kobaten bo komonut mosinisiechu.

Eeeh omiten orit eng kipagenge nebo temik amun okot ane otemindet koyoche kemiten tugul asikobit tukuk chekabit agobo ngalekab temisiet keno onoe kobun kipagenge inyon anan kobun temik alak chekikenamgen tugul kipagenge asikobit ketoretgen eng kasar agetugulnebo minset anan nebo kesisietab minutik amun mekoi Ile imuche koinyegen ngalekab temisiet kobaten Karan kipagenge.

Tingosiek anan terektok chekiboisien ketemen mbaronik ko kokotoret bik ole oo mising eng pandab tai amun ki eng keny ko kitomkoit tingosiek che keboisien keteme mbaronik mising kotoreti tingosiek temik che echen amun mbaronokwak cheteme ko mbaronok che echen che kot kele kesir bik kotem kotore betushiek chechang asikobit kobek mbaranotet ko kararan mising tingosiek amun imuche kotem betut agenge agobek eng chokinet.

Yoche kituyogee ak temik alak asikopit kinetin ana inyoru konetutik chechang akobo ngalekab temishet amun imuchi ile itemindet amemach otunyengee ak bik komagai inai anan ikuye kit netesetai en ngalekab temishet missing ko yon kokwo barak olietab temishet Alan olietab minutik chekimiten ko kararan missing notuyegee ak temik alak sikopit kotoreti.

ng'atutikab kipakenge nebo biik en emet chebo mung'aretab kikoito chebo temisiet kochang akotinyee kelchin anan komonut ne oo missing, yomii kipakenge en temik anan en biik chetemisie koyoe kasit koik rahisi missing ,ikere kole bo kamonut kipakenge yon miten en temisiet ,yotet kora komii ng'atutik cheisipi biik chebo temisiet akoo kororon ng'atutichu akobo kamonut ne oo.

Keljin nenyoru temik chebo gaa ikowoldechi olik icheket kosir kokoito koropta emotunwek kowoo missing amun koitemindet ak iwalde minutik kuk ana rurutikab imbar ko inyoru keljin neo missing amun imuche owolji chito tukuk chekemin en imbar ak kokonin ko temindet akinee komuch owal okot ak teta, tiyengee ilekokoshindote Kobo komonut missing nitet niger okinye.

mborokwo anan biik chemwoitote kole miten mbaret nekioldo en kokwet nekile anan emet nekile ko bokomonut nitet amun kasinywan neyoe kokomwaita kole mi mbaret uyan nekioldo anan nekikombwondo kongokas chito nechenge mbar kwal anan kokombwan ko mborokwo chu kobokokomonikee ak olindetab mbar amun temishet komakit neui ako toreti mborokwo chutet konyor biik

Nyorunen kelchin anan komonut neoo missing temiik ngonget akoalda ana ngoaldechi ovacado emotinwek ab timin amun melenen emotinwek tugul kotindoo ovacado ako emotinwek chemiten ovacado en temiik koyoe kelchin alan chirchir koker kole koib ovacado chetinye koba emotinwek ab timin ko ngoib koba emotinwek chutet komoitos biik amun mo tuguk chekilenen mii kila konyoru kelchin neoo missing

Oratunwek cheimuche koboishen kipagenge nebo bik en emenyon ana en emet asikopit kotoret temik chemengechen asikopit konyor chemungarainikab rurutik kwak kochang missing oratunwek choton. Imuch kotil tuyet kondoik chebo temik ak kole bik tukul ketuyechi ole kile en kastab hatak, torikit hatak ko bik chekaba yotet ko kokile temik kii kobokonyoru keljin imuche kele kesirgee ko itemindet sikorun kegeer ole kitoretiten ko emenyon sirkalinyon ko Chang oratunwek.

Koimutik che imuch konyor chemunga ana chemungarainikab oret taban en kajado ko anan Iman kokotonon karit ak ile iibchi tukuk chekioldoi ioldechi bik chemii karit orit ko imuchi ko kelen inyee to one kogoigee lakini kobore kekoite tukuk chekeoldoi konam kwo karit ak kochakta komegoite nambaitab simoit asikelipani anan komakilipani chito nekekochinii tukuk chekeoldoi ko koimutyet neo.

Kit nenyolu koyai anan korip temik asimanyor nyalilda en alyetab tugukwak en gaa konyolu kobur ko chemung'ara, kopakach choruandit yan kakeit ng'alekab kyoldois ,amun oot nda choruengung akomach kobesen tuguk alan koiben beit nemi kweny ikere kole ko inyee neitienge temisiet anan mung'aret komonyolu kou non yon imii gaa konyolu ibur koi chito nealdoishe akialdechi biik tuguk.

Ole tildo temik en aldaishet nebo tugukwak en ndonyo cherubegee ak gaa koboto kokwotinwek chebo timin ii komii betusiek chebo ndonyo mokele kila betut komii ndonyo. Miten ndonyon en betusiek chei tabanitin en biikab gaa makoile kila koi ndonyo kokikichob kou noton asikobit kosikyi biik komanda emotinwekab timin kora komanda ndonyo sikobit kwalda minutik.

Oletot ayoktee logoekyuk kabaa emetab Tanzania kotam komiten karisiek chekikechop asikobit koibot tuguk cheui ibenywan ko awendi akoi yondet akonyoru chito nekete akeng'alal, yekakeng'alal koyach aipchi logoekyuk asikobit koip kobaa emet notet ne bo Tanzania ,komelelen kit ne ui missing keip logoek kobaa emet age kobaten nitet ko kit nerahisi ako nyumnyum missing.

Nyoru kelchin temik missing koyob tilyandit ak noyetab kiwoto en aldaetab tugukwak amun koitemindet akotil tilyandit anan onoye ak biik koi chito netindoo kamonut ndonyee ak chito ake amun rahisi missing aldaetab tugukuk inonoye ak biik koyon itinye tuguk chealdoi akokas biik kele kotab anan temindet anom kotindoo tuguk chealdo konyee biik akinyoru kelchin en alyet.

Elenyolu koit anan kosir kenyisiekab chii asikesir anan kosirge en benkitab posta konyolu en chito neitinye kenyisiek taman ak sisit akwo taa sikobit kechomun isirkee kong'eten taman ak sisit akobwa ngweng ko biik chemokichomnjin kosirgee konyolu itinye kenyisiek taman ak sisit.

Kit nekiiben tuguk en tugosiek che echen ko kit nekerkei ak ketisiek ,amun tinye kamonut kiitet, makoi inam tuguk akiiboten eut ko bokomonut kiitet amun koto keale tuguk chechang kotoretin iiboten yeitya kekonin kindeun kit neu kuniet neiben kobaa gaa kobokomonut koroi missing en tugosiek che echen.

Kewelutik en ng'alekab roptaet nebo rurutik ko chang kewelutichu iroptee komakit nerahisi, amun imuchi kokokile keropta rurutik kobaa biik cheserotos chemoimuchi kee ko anan komii biik cheketyin komenoe kochang missing kewelutik chebunee biik cheroptoo rurutik, amun yeropchi biik rurutik.

Boisiet neyoe kipakenge nebo temik nebo roptaet ak ibunet nebo tugukab temisiet koo woo missing boisionitet, amun imuchi koo temik chekiotuiyekee asikobit otemisie kipakenge koyon kiroptoo tenderek anan tuguk chekimine en mbar kokararan akoo boisionitet, komo kit nekere kouwon rahisi kobaten igilegee temik koborchingee koker kole kanyor.

Ole imuch kitokosundo nyorunetab chemung'araikab tugugab kiagik ,koma kit neui akoo rahisi missing amun chemung'araik chebo anan chealdoo tugukab kiagik koo tinye kamonut akoo elekitokosundoo konyolu komii tekisto nekikisir asikobit kwaldaen tugukwak chebo kiagik ko en chito neboe kiagik kotetoo akoi yotet akonyorchike tuguk chemokyinge akobo kiagikyik.

Ole amuche anyor chemungaraek asikobit kotes alyet ab tuguk ko yon machang mising tuguk cheyaldae igere Kole tesakse aliet amun yamatami rururtik anan tuguk cheyaldoi chemungaraik kowendi Barak anan tesakse kelchin en aliet ab tuguk chwag koartinwek chemamuchi abaishen anyor ko Maui anan makorom mising kasit nitet

En iman ii anee aaldoi rurutikyuk koba sang kobun oleitabanat, amun ng'ot ale aboisien mong'irito koimuch kong'alan kokararan inoboisien oret neitabanat missing amun anyorunen kelchin ne oo kotakai, makai anyoru koiman anan koimutik yon koboisien ole itabanat ,kobitu kelchin anan kamonut neo missing asir ole oret neki kitaban missing.

Tam ayaldechini rururtik chuk chemungarainik chebo gaa amun inaaldechi chemungarainik chebo gaa anyorunen kelchin neon anan arakendoen ak yon kayaldechi kibagenge Nebo temik anan alik icheket kerenyun en konamgei ak aldaet kokararan niyaldechi rururtik guk chemungarainik chebo gaa amun tinye kamanut neon akoyale en aliet nekararan mising

Aliet neon mising neimuche anan neanyoru en minutik chuk ak Kia age koachito netemindet amun Minet ab minutik en imbar akorurio komie inyorunen kelchin neon mising koraa en kamasta age komiten kiagik ireyu nirib kiyakigk komie kobite mising anan bitin kiagik koraa ko itemindet koyealde inyoru kelchin neon mising en

Kewelutik che echen cheimuchi konyor chito yon chengee chemung'araik kochang missing amun imuche icheng chemung'araik alakini kenyor ko kit nemoroisi .Ibelee rapinikuk ibunoti icheng'oti en komoswek cheterter alakini imuchii komenyoru akone keboisien rapinikuk en oret imuche kora kobiroten anan koroponen en olebunoten akor keit komenyoru chemung'araik nekecheng kochang missing kewelunoik che echen chenyoru biik .

Kewelutik cheanyoru yon aoldoi rurutikyuk ko imuch komii rurutik cheachen asikomii chekororon. Kora koimuchi kokeibe rururtik ibealdoi, koropon en oret koo iime biik elekeiptoo missing ko en karisiek chekiiben ,kochang missing kewelinwek chebunee ko biik chetemik anan chemung'araik en atkan tugul morohisi ialde rururtik, imuchi kora netokenyoru kelchin kobosok rapisiek alakini koi chemung'ara.

En iman akotin chorwenyun en ndonyo ako ole anamndoi ng'alalenyun koma kit neui ngot iker chorwet en ndonyo, komeleen isisinikee kobaten sikotes taa chorwandingwong konyolu itwekyi akinam okatge ilei amunee gaa ak ng'alek chechang imuchi ko kikoik keny otuitosi alakini yokatge koo bekuu emosto missing ako kararan kora kokotiet, kokotiet kotinye boiboiyet iboru mieindoo.

Ole abwatitoi ingokelene inendet koo alindet akoteeb ngot komiten amitwogik chemoche anan chechomee koo tugukab goo kongoteb ko olimuch awolchindoo ko kit nemaui missing akoo ang'olochini inendet en mutyonet ,aarorchi kou kit neu asikobit konyor logoiwek cheyomotin. Ang'olochin ngot komii tugukab goo amwachini alenji miten tugukab goo, asikobit konyor inendet logoiwek cheyomotin.

Yon atebe oletot aitite sugul ii komolen kit neui missing ako rahisi nia ngot anyoru chito neingen sugul ole kowendi aarorchin kityok alenji sugul olekilee abunee ano? kotokoro ait yotet, ko en chito neingen kwororwon ortinwek chekibune kotor amongyi sugul ole kotebe koyon kakyororwon olekiititoo asipi kou olekokimwaundon akait sugul yote ye komoche awoo.

Olee kiwolchindoo chito neyos ingokatin ene oret konyolu iwolchi en mutyonet ak tekisto ne oo amun makoi iwolchi chii nekayosit kou biik che oaechine bo kamonut inendet ako tindoo kaberuret neo ,inikat chito ne oo en mutyonet ak tekisto. konikat en mutyonet inyoru kaberuret akoberurin inendet missing.

Yon kanoru toretindetab kasit, koter missing konyolu aarochike oleabunu, konyon ak tuguk tuugul chenyolu kenai ,acheng'ee kasit amun yon imoche kasit komiten baronok chenyolu keip missing kocheboo somaneng'ung asikobit keker ngot itnye chomnjinet isich kit neimoche, keng'ololchin en mutyonet ak en mieindoo kiming'inegee.

Ko achitab emoni kotam komiten kelchinoik inawekte aisurusiek, amun aisurut ko tinyegee ak serikalit.,akobo komonut koi chito nebo emoni konibesen kii anan okot rapisiek konyolu iwekte asikobit inyorunen kelchin, en kasarta age kora isom iboisien yon metinye ko kit nebo kamonut nitet kosir tuguk tugul.

En baishenyun kotugul koyamegei ateben chemoket notet ko chemoket nyun tuguk chemangen anan tuguk tuten siakuyo komie makoi amwa ale tuguk cheayae angen kobaten kararan niteben chemokenyun kit nemekuiye asikobit kotaretin inai akikuiye kosir olengende konitet ko kit neagere Kole ba kamanut amanyalu kesisigei yon igere Kole mi kit nemeigutosi

En biik chebo mbaronik komuche koker kole rapinik chekilipani en arawet, kotiengee boisiet nekayai kiboitinik anan biik chekikersir kasit en mbar yotet kou biik chebute chaik ko agetugul ngobut chaik komii kit nekebimonen en kila betut sikobit kenai kele kiloisiek hata chekobut chito ak yon kilipani biik komii baronochotet ketese akonai chito kole nome rapinik cheten kole en arawet kotienge boisiet.

Bokomonut missing chito neindochin tiendo amun toreti oleo missing ko kasorwek anan kasarta yon tesetaa tienwogik imuchi kokere kole kokwo sait, komuchi kolenjok kakoyam tiendo kinakta kasarta age missing ko en betutab kanisa anan betut nekibendi kilosu jehovaj komii saisiek anan tuguk chekisipi torketar tuiyet kotindoo kelchin chito neindochin tienwogik akobo kamonut inendet missing.

Oratinwek Chekiiben cheko asikobit koribik ama bit yoityet agetugul akoba chego konyalu keiben tuguk chetililen ageib kerib amasitikin Kiser chechoten Koba kamanut koraa kesib oratinwek chekororon asikobit koit chogo olegakiibeen komie amabit kaimutiet aketugul nekakinyor agetugul yotet yekibune

En konyonet kotam amine ng'endekab chumbek akoo kit ne oo neabwote agobo chemung'araik chebo ng'endechutet konyorunen kelchin amun morahisi alyetab ng'endechutet kobaten kali missing imuch inialde isiche rapisiek chechang inikerchine ak ng'endek chebo kila en kokwenyon, akomotindoo kewelut agetugul ngyam ng'endechutet kororon miissing.

Oleimuchi kong'emnda alyetab tugukab mbar en kemeut ii koyon miten kemeut emet kotesokse alyetab tugukab mbar amun ui kenyor tuguchotet imuchi iyochini kasit ne oo inokii beek minutik chekemin ,kou ngwek yon kemeut kinoki beek en kila ikere kole asinyorunen kelechin konyolu kotesak alyenywan ,amun boisiet neyochini kosindoni yon miten ropta makerge ak kemeut komi alyet barak mising.